Mũndũ angĩenda ndĩmũbundithie wĩra ũyũ rĩ, tondũ ti wĩra mũritũ rĩ, ingĩmũrehe mũngũnda-inĩ, erorere ngĩũruta wĩra ũyũ, tondũ no athomere hau maũndũ maingĩ angiona ngĩwĩka arĩ hau. Ningĩ rĩ wa maitho rĩ, ti wa rũthiomi, na nĩ wĩra mũhũthũ, koguo hau no athome maũndũ maingĩ akĩĩroragĩra. Ningĩ wĩra ũyũ ũronekana nĩ wĩra mũhũthũ na nĩ wĩra ũngĩkenia mũndũ akĩũruta. Koguo no ũmũrehere mbia, kĩbiacara-inĩ na no akenere akĩruta wĩra ũyũ.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno, nĩ ihinda ria campaign tondũ ndĩrona andũ aingĩ, kĩũngano kĩa andũ aingĩ, na gatagatĩ ũkona nĩ ngari ya mũndũ ũreka campaign akĩarĩria kĩrĩndĩ kĩa andũ. Ihinda rĩrĩ nĩrĩonekanaga maita maingĩ Kenya, hĩndĩ ĩrĩa ithurano cia kuhĩrĩria na nĩkĩo ingiona tarĩ ihinda rĩa campaign tondũ nĩ kura anga mũndũ ũyũ arahoya, akĩarĩria kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩnene kĩa andũ na nĩ andũ aingĩ mũno hamwe na...